Kĩndũ gĩkĩ, nĩ tũkĩonaga mũno gĩcigo-inĩ gitũ, na gĩtagwo kompiuta. Kompiuta ĩhũthagĩrwo mũno mũno mathomo-inĩ rĩrĩa andũ marathoma mũno mũno arutwo a yunibacĩtĩ nĩũkoraga, tondũ nĩ mareka research nyingĩ, ningĩ mena mathomo maingĩ na nũti nyingĩ mabatiĩ kwandĩka, nĩkĩo magũragĩrwo laptop, nĩgetha makahota kwandĩka wĩra wao ho, kana makahota kũiga wĩra wao hau. Oho, rĩrĩa mũndũ akũhũthĩra kompiuta, nĩ ĩmũteithagĩrĩria mũno, tondũ no one wĩra wake o rĩrĩa angĩũbatara, na ningĩ mũndũ nĩ anyihagĩrio mũrigo wa gũtinda akuanĩte na mabuku hingo ciothe.

Rĩrĩa ũkũbundithia mũrĩmi ũrĩmi wa greenhouse, kana gũkũ kurĩa mundu akuragia indo acihingĩrĩte, wambere no mũhaka ũkorwo na ũmenyo wa gwaka nyũmba ĩno. Oho nĩũbatiĩ gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa mĩmera yaku, ĩrĩkinyagĩrĩruo ni maĩ,o hamwe na riũa .Ona gũtuika nyũmba ino nĩĩgĩragĩrĩria mĩmera gũcinũo nĩ riũa. Ona gũtuika nyũmba ĩno, nĩĩrigagĩrĩria mĩmera gũcinũo ni riũa rĩingĩ, no muhaka mumera ũgĩe onakorwo nĩ kariũa kanini. Karĩa gakũmĩteithĩrĩria gũkũra. Oho rĩrĩa ũkũhanda mĩmera yaku ,gũkũ thĩinĩ nĩũbatiĩ kũmenya ithimi iria ũbatiĩ gũkorwo wĩigĩire. Kuma mũmera ũmwe, nginya ũrĩa ũngĩ. Oho rĩrĩa kũrĩma ,mũndũ nĩateithagĩrĩrio mũno, tondu nĩahotaga kũgirĩrĩria mĩmera yake ,kũgĩa mĩrimũ ngũrani ngũrani. Ũndũ ũyũ nĩũmũteithagĩrĩria mũno gũtheremia ũrĩmi wake.

Rĩrĩa mũndũ akwambĩriria ũrĩmi wa kũigaga nyamũ kana mahiũ thutha ũcio akanjia gũcithinja na akendia cirĩ nyama, mũndũ ũcio nĩ abatiĩ wa mbere gũkorwo na fridge kana na nĩ ikorwo ĩrĩ nene ĩria arĩhotaga kũiga nyama yake thutha wa gũthinjwo mbere a gũtwarwo mbucarĩ-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩriria muno, tondũ rĩrĩa nyama yaigwo handũ hena ũrugarĩ ũkoraga bacteria nĩ ciaingra thĩiniĩ wa nyama ĩyo na cigaciarana mũno nyama ĩyo ĩgathũka. Na rĩrĩa mũndũ amĩria no ĩmũrehere mathĩna maingĩ ma ũgima wa mwĩrĩ. Rĩrĩa mũndũ akũiga nyama ĩyo ya ke fridge nĩ ĩmũteithagĩrĩria, tondũ wa mbere gũtirĩ hĩndĩ agathiĩ hathara ya, nyama yake ĩthũkĩte. Kana akendia nyama ĩgathũkĩra andũ, ũndũ ũcio no ũmũrehere nginya cira. Koguo mũndũ rĩrĩa ekũrĩma ũrĩmi wa nyama nĩ abatiĩ mũno gũkoragwo na fridge, nĩgetha ahote kũgirĩrĩria nyama yake gũthũka.

Apps cia thimũ rĩmwe nĩ ũkoraga kwĩna app cia thimũ ĩrĩa ĩrarĩrĩria ũhoro wa ũrĩmi, rĩrĩa ũgũkorwo na app ta ĩyo nĩ ĩgũteithagĩrĩria mũno, tondũ hihi tũtue wĩna kĩũria kĩgiĩ ũrimi no kũingĩra hau thĩiniĩ na ũ search na nĩ ũkuona macokio maku. O ho through apps icio nĩ gũkoragwo, nĩ gũkoragwo na mandagĩtarĩ kũu thĩiniĩ marĩa ũngĩhota kũmũhũrĩra thimũ no oke gwaku mũciĩ, na ahote gũkũrorera mĩmera yaku kana nginya mahiũ maku. Apps ici nĩ citeithĩriirie mũno, tondũ nĩ ũkoraga arĩmi ngũrani ngũrani nĩ mara- share ideas kũu thiiniĩ ciĩgiĩ ũrĩmi, ũgakora mũndũ nĩ aratheremia ũrĩmi wake.

Rĩrĩa mũtumia kana mũirĩtu oha nda, akinyia mĩeri kenda maita maingĩ ũkoraga nĩmarathiĩ mathibitarĩ-inĩ gũthondekwo kana nginya kũheywo ciana nĩgetha mahote kũmenyererwo wega mamenyererwo ye ohamwe na mwana wake ũrĩa ũtarĩ ũraciarwo. Tene wakoraga andũ nĩmakuagĩra mathibitarĩ-inĩ mũno tondũ mandagĩtarĩ matiarĩ na ũmenyo mũiganu wa kũ, kũhe mũtumia mwana. No thikũ ici ũndũ ũyũ nĩũcenjetie mũno tondũ ũgĩthiĩ mathibitarĩ-inĩ nĩũrakora kwĩna ndagĩtarĩ ũrĩa ũhĩgĩrĩire na ũndũ, maũndũ ma kũgia ciana. Thiku ici nginya mũndũ noakore ũngĩremererwo nĩkũthiĩ na njĩra ĩrĩa ya kawaida noũthiĩ ũthĩnjwo na ũhote kũhonokia muoyo waku ohamwe nawa mwana waku. Oho thikũ ici tiũkoraga rĩrĩa mũtumia aciara thirikari maita maingĩ nĩkoragwo ĩkĩmũrĩhĩra bill yake ya thibitarĩ, ũkanyihĩria mũtumia ũcio kana, mũtumia ũcio kana andũ ao mũrigo wa kũrĩha bill ya thibitarĩ.

Tekinoronjĩ nĩ ĩtũteithitie mũno tondũ nĩ ũrakora thikũ ici andũ nĩmamenyete mĩrĩre mĩega na ĩrĩa ĩrateithĩrĩria mĩĩrĩ yao. Tũngĩrora kwa mũhano, through tekinoronjĩ, ceceni nyingĩ cia terebiceni ciĩna program kana ibindi iria cirehaga maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Kwa mũhano nĩhari tabarĩra ĩtagwo ũria ndagĩtarĩ hau, hokaga andũ acio marehaga mandagĩtarĩ ngũrani ngũrani, a mĩrimũ ngũrani ngũrani, na andũ acio nĩũkoraga maita maingĩ nĩmarateithĩrĩria andũ kũmenya ũrĩa mangĩrĩa wega. Oho thikũ ici kwĩna ngĩnya apps iria cirateithia mũndũ. Hihi no wĩkĩre indo ũngĩkorwo ũtoĩ nĩkĩĩ ũtakũrĩa, ũkũingĩra o hau thĩinĩ na wandĩke, tũtue ũrenda irio cia hwainĩ magũkũhe kĩndũ kĩega kĩrĩa ũngĩrĩa, na nĩ kĩndũ balance kana nĩ balanced diet na nĩkũhota gũteithĩrĩria mwĩrĩ waku.

Hĩndĩ ĩmwe ndĩ thukuru wa primary nĩ ndaingĩrĩte thĩiniĩ wa gĩkundi gĩkĩgĩtagwo gĩa scout na nĩ twathire kũndũ. Twĩ mĩhang'o-inĩ yarĩ walk ya gũteithiriria andu arĩa marĩ na mĩrimũ ya ngoro, kana kũngania mbeca cia gũteithĩriria andũ arĩa marĩ na mĩrimũ ya ngoro. Harĩ mũirĩtu wagũire na akĩringĩka ithuĩ twĩ ta scout nĩ twathire hau na tũkihota kũmũteithĩrĩria gũcokia conciousness yake, nĩ twamuheire maaĩ. Ũndũ ũcio ni wangucĩrĩirie mũno na ũgĩtũma thiĩ na mbere na kwenda gĩkundi gĩkĩ mũno. Ũndũ ũcio nĩ wangenirie tondũ gĩkundi-inĩ gĩkĩ mũndũ nĩ abundithagio maũndũ maingĩ marĩa ũngĩhota gũtangĩkĩra mũndũ rĩrĩa arwara mbere ya akinyĩtio thibitari-inĩ.

ĩĩ nĩ ndĩrĩ ndona ũhiki ukĩharirio na warĩ wa tata witũ. Wa mbere nĩ kwambaga kũmbwo commitee ya andũ arĩa magateithĩriria gũbanga ũhiki. Arabu, nĩ makoragwo andũ acio a commitee no o methaga ngari na maũndũ mangĩ ngũrani ngurani. Mũhiki ũrĩa ũreka ũhiki nĩ aheagwo ũigĩrĩrĩki wa kũmenya marangi maria magakorwo ũhiki-inĩ wake. Nake mũthuri nĩ aheagwo wũigirĩrĩki wa kũmenya nĩ andũ arĩkũ makamũrũgamĩrira hĩndĩ ya ũhiki wao. Mũthenya wa ũhiki commitee ĩyo nĩ ĩteithagia mũno, tondũ nĩo makoragwo na program yothe ya ũhiki na nio mabangaga maũndũ mothe, nĩ getha gũtikahĩngĩcane.

Gĩkĩ tũrona haha mbica-inĩ gĩtagwo CCTV, kana nĩ kamera ĩrĩa ĩtaithagĩrĩria kũiga ũgitĩri. Oho haha mbica-inĩ ĩno nĩtũrona hena waya iria cikoragwo ciĩkĩrĩtwo rũthingo-inĩ rwa mũciĩ, kana rĩngĩ mawabici rwĩna thitima, rũrĩa rĩngĩ mũndũ angĩhutia hau no ahote kũringwo nĩ cũkũ na ũndũ ũcio nĩũteithagĩrĩria mũno na security kũndũ kũu. Rĩrĩa kamera ĩno yakũmũrĩka kana rĩrĩa yakuona, nĩĩkoragwo na gakadi gakuonania kana nĩkarĩa gacĩbaga memory ya maũndũ marĩa mothe marathi na mbere handũ hau. Thutha wa thikũ cigana ũna, kana rĩrĩa ũgĩbatara kũmĩrora onokorwo no o mũthenya o mũthenya, nĩũrĩkoraga nĩũrona maũndũ marĩa mothe mahanĩkĩire kũndũ kũu kana area ĩno CCTV ĩno ĩrĩ.

Wa mbere thukuru-inĩ ĩyo harĩa ĩrĩ itũra-inĩ rĩu, andũ a itũra rĩu mũno mũno nĩo mabatiĩ kwandĩkwo kũrutaga wĩra rĩngĩ wa gũthambia, kũruga na wacimani ũguo. Mabatiĩ kũrora andũ a itũra rĩu, tondũ andũ a itũra rĩu nĩ marĩũwĩ wega na nĩmowĩ kũrĩa mangĩruta indo iria ciothe marabatarania. O ho nĩ mabatiĩ gũkorwo na uhusiano mwega gatagatĩ ka aciari, arimũ o hamwe nginya na arutwo. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria mũno, tondũ ũkoraga mathomo matiraritũha na maũndũ mothe marathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire.

Mathĩna nĩ maingĩ marĩa maragũmĩra thĩ tha ici. Hamwe na mathĩna macio wa mbere nĩ maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ. Thikũ ici ũrakora nĩkũgĩte na mĩrimũ mĩngĩ mũno ĩrĩa ĩraumĩra na ũrakora nĩĩrahota andũ mũno mũno. Ũndũ ũngĩ nĩ wagi wa security kana hĩndĩ ciothe gũkoragwo na haro. Mabũrũri nĩmabatiĩ maikare thĩ, atongoria a mabũrũri macio mamenye ũrĩa thĩ ĩkũhota gũikara, nĩgetha tũikare na thayũ hingo ciothe. Ũcio ũngĩ nĩ andũ kũiywo kana andũ gũtwarwo ũkombo-inĩ makaiywo. Ũndũ ũcio nĩũrarehe thĩna mũno thĩiniĩ wa thĩ, tondũ ũrakora nĩ bamĩrĩ nyingĩ irathĩnĩka, tondũ matiũĩ kũrĩa andũ ao mathire na rĩu hihi nĩmoragirwo kana magĩtwarwo ũkombo-inĩ, kana magĩtwarwo kũingĩra ikundi-inĩ cia itoi irĩa ithiyaga na mbere na kũnyamaria andũ.

Ũhũthĩri wa mĩtũngi ĩno ya ngasi, kana ĩrĩa twĩtaga o kwa na nogasi, nĩteithĩrĩirie mũno tondũ tene wakoraga andũ mararuga na mĩaki ya ngũ, no thikũ ici, andũ nĩmacenjetie mũno tondũ mararuga na mĩtũngi ĩno ya ngasi, ũndũ ũyũ nĩũteithĩrĩirie mũno wambere tondũ nĩũranyihia mĩrimũ, ĩrĩa yũkanaga na kũgucia ndogo nyingĩ rĩrĩa ũkũruga na ngũ, oho wa kerĩ, nĩũteithĩrĩirie mũno tondũ rĩrĩa ũkũruga na ngasi, nĩũrugaga nga irio na ihenya mũno na ũkahonokia mahinda, na rĩrĩa tũtue wĩna ciana cirathiĩ thukuru, nĩ ihenya mũno kũruga, tondũ, ngasi ĩyo nĩraruga naihenya mũno, oho ũkoraga, ĩno nĩ ĩno ngasi noũmĩige nginya nyũmba na ũrugagĩre nayo nyũmba, tene wakoraga okorwo nĩ kũruga nomúhaka ũkorwo na kariko kangĩ ka nja, harĩa ũrĩrugagĩra tondũ ndũngĩrugĩra na ngũ nyũmba.

Thirikari nĩ ĩrahũthĩra tekinoronjĩ gũtheremia mathomo thĩiniĩ wa mathukuru maitũ. Ũndũ ũkoraga okorwo nĩ kauntĩ tũtue ta ya Nyĩrĩ mathukuru mothe ma Nyĩrĩ nĩ mathondekeirwo rũrenda harĩa mariingĩraga na makahota kũrutithia igeranio iria marĩheaga arutwo othe. Koguo ũgakora arutwo othe thĩiniĩ wa kauntĩ mareka kĩgeranio kĩmwe, ũndũ ũcio nĩ ũrateithĩrĩria mũno, tondũ nĩ ũrakora nĩ ũrahota kũ rate ciana ũrĩa kwagĩrĩire, tondũ mekĩte kĩgeranio kĩmwe. O ho arimũ nĩ mathondekete ngurubu cia whatsapp iria marihotaga gũteithanĩrĩria hau, no matũme kĩgeranio kana nginya nũti kana nginya maũndũ marĩa maragerera thĩiniĩ wa mathomo mao. Ũgakora arimũ acio mena experience na nĩ marathiĩ na mbere na kũmenya maũndũ maingĩ marĩa marĩmateithagĩrĩria harĩ kũthomithia ciana ciao.

Icigo-inĩ iria itiganĩirio kana iria ikoragwo gũkũ thĩinĩi wa mĩgũnda ũkoraga maita maingĩ citiraheyo kana citirakinyĩrwo nĩ mathomo ta ma ciana iria cirĩ taũni kana mathukuru marĩa marĩ taũni. Koguo ũrakoa thikũ ici arimũ nĩ marathondeka ngurubu cia whatsapp harĩa arimũ a mataũni mangikinyĩrwo nĩ kaũndũ mbere ya arimũ agũkũ macinani. Harĩa gũkũ icigo iria itiganĩirio nĩ magũtũma ngurubu iria na arimũ othe nĩ makũhota kuoana ũndũ ũcio, kana nĩ makuhota kũmenya ũndũ ũcio. O ho tũngĩrora icigo iria itiganĩirio thirikari handũ ha kũmarehera igeranio na rĩngĩ kwĩna thĩna wa barabra nĩ makuhota kũmatũmĩra thĩiniĩ wa thimũ, kana thĩiniĩ wa rũrenda na mahote kũrutithia igeranio icio na mahote kũhe ciana ciao. Ũgakora ũndũ ũyũ nĩ ũrateithĩrĩria mũno, tondũ mwana ũrĩa wĩtaũni na mwana ũrĩa wĩ gĩcigo gĩkĩ gĩtiganĩirio othe marona gĩthomo kĩiganaine.

Mĩcemanio ya rũrenda-inĩ nĩ ĩteithĩrĩirie mũno, tondũ ũrakora thaa ici nĩ andũ aingĩ arĩa marahota kũingĩra thĩiniĩ wa mũcemanio ũcio na makagĩa ũmenyo wa ũndu ũrĩa ũkwaragĩrio thĩiniĩ wa mũcemanio ũcio. Rĩrĩa gũtarĩ na intaneti andũ macemanagia magathiĩ handũ, ũgakora andũ acio nĩ marahinyĩrĩrĩka mũno, tondũ mahũthagĩra nginya tigiti mũingĩ ona mahinda mao maingĩ ma kuma harĩa marĩ nginya harĩa mũcemanio ũcio wigĩtwo, kana harĩa andũ magũcemania. No thikũ ici ũrakora mũndũ angĩgũra bundles cia ciringi twendi nĩ ekũingira mũcemanio ũcio, na aiganane na mũndũ ũrĩa wĩ kũndũ taũni-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩrĩirie mũno, tondũ ũrakora gĩthomo, gĩthomo kĩrĩa ciana citũ cirabundithio gĩothe nĩ kĩiganaine. Mwana ũrĩ gũkũ mĩgũnda-inĩ na mwana ũrĩ gũkũ taũni-inĩ, gĩthomo kĩao nĩ kĩiganaine, na nĩ marathomithio ũndũ ũmwe.

Rĩrĩa mũndũ akwenda kũmenya gũtwara kĩndũ gĩkĩ na maita maingĩ ũkoraga gĩcigo-inĩ gitũ tũgĩtaga matinga tinga. Kĩndũ gĩkĩ ũrĩa ũkwenda kũmenya, ũndũ wa mbere no nginya ũkorwo na ũmenyo wa gũtwarithia ngari. Ngari nini kana ngari nene. Thutha wa hau mũndũ harĩ thukuru ĩrĩa athiyaga ta hena cukuru ĩtagwo Marshel Driving School ĩyo thukuru ũkoraga nĩmabũndithagia andũ gũtwarithia matingatinga maya ma mĩthemba ngũrani ngũrani. Na rĩrĩa mũndũ akwenda kũmenya gwĩka ũndũ ũyũ, wa mbere no nginya ũkorwo ũkinyĩtie ũritũ wa mwĩrĩ ũrĩa ũbatarĩkaine, nĩgetha ũhote gũtwarithia gĩtinga gĩkĩ. Oho rĩrĩa mũndũ akwambia kũruta wĩra ũyũ, nĩ abatiĩ kũmenya nĩ harĩ mogwati maingĩ, no rĩrĩa ũgũthiĩ thukuru nĩũkoraga nĩ ũrabundithio maũndũ maingĩ ma kwehereria kwĩyeherania na ũgwati ũrĩa ũngĩgũkora rĩrĩa ũkũruta wĩra waku.

Wambere, nomũhaka ũkorwo na kanyamũ gaka, ga kũthima rĩera, na maĩ marĩa marĩ rĩera-inĩ, rĩrĩa ũkoraga kanyamũ gaka, nĩwona hena handũ harĩa ũngĩ, kanyamũ gaka, ũbatiĩ gũkarutania, ũcoke ũkaige ũ ũrĩa ndĩrakuonia rĩera-inĩ, thutha woguo, ũbatiĩ gũkaiga ũguo kwa ndagĩka igĩrĩ, na ũmenyerere mũno, ndũgakainainie, rĩrĩa gacoka gũkinyia maĩ handũ haha ndĩrakuonia, ũbatiĩ ũkahinge, nokainamanie, rĩrĩa ũgũkainamania, nĩũbatiĩ ũrore rĩu kuma haha, haha hena haha hacoretwo, nĩũbatiĩ kũrora harĩa maĩ maya makinyĩte, ĩko maĩ maku nĩũrona nĩmakĩrĩte thate, ndũbatiĩ kuongerera maĩ mangĩ mũmera-inĩ waku, ũbatiĩ ũreke tu mũmera ũcio, ũnyue maĩ macio, marĩ rĩera-inĩ, no ĩko maĩ maya marĩ thĩ wa thirty, nĩũbatiĩ, wũitĩrĩrie mũmera waku, maĩ.

Geithĩkai, marĩtwa makwa nĩ Wanjikũ na ndũtaga wĩra na na kambuni ya Tradco Event Organizers, niĩ ndoka gũkũ kwanyu ũmũthĩ, tondũ nĩ nyote kambuni yanu ya Isuzu EA nĩ mũkoragwo na magongona maingĩ mũno marĩa mũ hold aga ma andũ ona ma kĩmũhaka. Niĩ ndoka gũkũ kwanyu tondũ no nyende kũmũhoya ka angĩkorwo no mũhote kũheaga wĩra wa kũmũbangagĩra magongona manyu. Ithuĩ ta Tradco Event Organizers wa mbere, nĩ tũtigagĩrĩra igongona rĩaku nĩ rĩagema na nĩ rĩathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ tũkoragwo na tent kana hema, itĩ, cioro iria cikuagwo, kĩndũ gĩothe mũndũ arabatarania hingo ya igongona nĩ tũkoragwo nacio, na tũmũkomborithagia na mbeca citarĩ nyingĩ, kũringanaga na namba ya andũ arĩa mũngĩkorwo mũrabatarania. O ho nĩ tũkoragwo na ma chef aitũ, koguo mũngĩbatara mũndũ wa kũmarugagĩra no mũkoragwo mũgĩtuhe contract, yani nĩ tũrĩgũthondekagĩra igongona rĩanyu. Ithuĩ nĩ tũtigagĩrĩra magongona marĩa mothe tũbagaga nĩ mathiĩ wega na nĩ magĩrĩra.

Tũngĩrora wega haha nĩ tũrona hena macini ĩno ya ngirini, na ũngirora harĩa mũico biũ nĩ haronekana hena itinga kana tractor ĩrĩa ĩhũthagĩrwo kũgetha irio. Tũngĩrora haha nĩ tũrona tarĩ itinga rĩrĩ rĩrarehe mũhia kana indo iria igethetwo macini-inĩ ĩno, na macini ĩkarĩkia gũcithĩa. Na haha tuona kĩndũ gĩkĩ gĩgĩitika ũrona ati nĩ kĩndũ ta mũtu, kana mũgĩmbĩ ũraitĩka thutha wa gũthĩo na kũrutwo makoni. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria ũrĩmi mũno, tondũ wa mbere nĩ ũnyihagia namba ya mbeca iria ũkũhũthira okorwo nĩ aruti a wĩra ũkũrĩha. O ho nĩ ĩhonokagia mahinda, tondũ no ũkore mũgũnda ũyũ wothe ũkwenjwo na mũthenya o ũmwe tu, no okorwo nĩ andũ no mathiĩ nginya wiki kana nginya wiki igĩrĩ o makĩgethaga irio ici.

Rĩrĩa ũkũrĩma ũũ tũrona mbicainĩ, wa mbere no mũhaka ũkorwo na ũmenyo wa space ĩigana atĩa kana nĩ ũraihu wa mita cigana, kwoguo kuuma mũmera ũmwe nginya mũmera ũrĩa ũngĩ, oho ũngĩhanda mĩmera yaku nĩũbatie gũkorwo ũthimĩte wega nĩgetha ndũkahande mĩmera yaku ũmĩtigũkanĩtie mũno kana ũremwo kũmĩitĩrĩria maĩ ũrĩa kwagĩrĩire, rĩrĩa ũkũrĩma kĩndũ ta gĩkĩ nomũhaka ũkorwe na ũmenyo wa kĩrĩa ũkũrĩma na kĩbatie kũhandwo.

Wa mbere no amũtarirĩrie athiĩ kũndũ ta Huduma center kũrĩa kũhota kwĩyandĩkithia wega. O ho angĩremwo ũguo no athiĩ ceceni o yothe ya wabici cia thirikari, tondũ mũndũ nĩ ahotaga gũteithĩka kũu na akahota kwandĩkithio. Angĩremwo nĩ macio mohe no athiĩ kũndũ ta cyber. Cyber nyingĩ nĩ cihgingũrĩirwo kana nĩ mamenyete ũrĩa mangĩhota kwandĩkithia andũ rũrenda-inĩ rwa eCitizen. Nĩ hari bata mũno kwĩyandĩkithia, tondũ nĩ ũkoraga ũrĩa weyandĩkithia nĩ ũkũgĩa motungata maingĩ ma thirikari.